Mbia ici nĩ citeithĩtie akũrũ a Kenya, wa mbere rĩngĩ mũndũ ũtarĩ na mũndũ ũramũrora rĩngĩ ndarĩ na kĩndũ gĩa kũrĩa, mbeca ici nĩ cimateithagĩrĩria. Rĩngĩ ndarĩ na gĩa kũrĩa, rĩngĩ nĩ aragio nĩ mwĩrĩ akahota gũthiĩ thibitarĩ kũgũra dawa. Rĩngĩ nĩ arenda gwĩkĩrwo ũndũ nĩ mũndũ tũbeca tũtũ akoya onakorwo nĩ ciringi magana merĩ akarĩha mũndũ ũcio amwĩkĩre kaũndũ. Rĩngĩ nĩ mũtarũkĩre akagũra tũkuo, rĩngĩ nĩ arenda gũthiĩ handũ. Hae akũrũ angĩ matigĩirwo ciana rĩngĩ mwarĩ nĩ akuire rĩu twana ta tũu agatũteithia agatũgũrĩra mũtu, agatũtwara cukuru na agatũgũrĩra nguo, mbia icio nĩ ciĩkĩte wega mũno.

Wega wa mĩtambo ĩno ya intaneti rĩ, mũrutwo agũthomera o haria arĩ, to nginya atinde agĩthiĩ kĩrathi o harĩa arĩ, nĩ ekwĩra mũrutwo mũratawe ũrĩa uma kĩrathi amũtũmĩre wĩra ũrĩa maheirwo, agũthomera oro hau, tonginya atinde agĩthiĩ, wega wayo bata akorwo intaneti gũtirĩ handũ ũtangĩthomera na ũkũmenya maũndũ mothe ũria marathiĩ, ũrĩa wothe mwarimũ akugaga ũkũmenyera o hau, tonginya ũtinde ũgĩthiĩ ũkũruta mawĩra mangĩ maingĩ ũcoke ũke woe ndagĩka ciaku ta ikũmi ũthome ma ũnyite ũrĩa wothe kũrathiĩ ũrĩkĩrie wĩra waku hau na ũtũme ũrĩ o harĩa hothe ũrĩ, tonginya ũtinde ũgĩthiĩ.

Wa mbere nĩ ngwenda aguĩmi aya mathiaga kũguĩma nyamũ ici mamenye nĩ matũhĩtagĩria mũno, tondũ ũcio nĩ ũthaka wa Kenya, andũ maumaga kũraga magĩũka kwĩrorera nyamũ ici, tondũ nyamũ icio itirĩ mabũrũri maingĩ, nyamũ icio nyingĩ cikoragwo bũrũri-inĩ wa Kenya na nĩ citũrehagĩra mbeca, niĩ ingĩhoya tũgĩe na ũgitĩri mũnene, cirigĩrwo na gwĩkĩrwo waya ya thitima , cirigĩrwo ũndũ itangiuma ikore andũ aya me hakuhĩ nacio, tondũ cioka nĩ citharĩkagĩra andũ arĩa mehakuhĩ nacio, rĩngĩ nĩ gũkora kana ĩgatamburange, rĩngĩ nĩ gũkora mũndũ kana ĩkore mĩmera ĩgathũkangia mĩmera, na mĩmera ĩyo nĩyo tũcokagia kũrĩa nĩ wona rĩngĩ nĩgũtũrehera hathara, koguo gũkorwo na ũgitĩri mũnene wa kũigana, na kũirigĩrwo na thitima na thigari iria ciĩ hau.

Andũ aya akũrũ nĩmabatiĩ kũnyitwo mbaru mũno tondũ nĩmonete maũndũ maingĩ. Nĩmonete mena maũgĩ marĩa tũtarĩ namo, nĩmabatiĩ kũheo gĩtĩo, ona magakoragwo kamũhari-inĩ ka mbere magathikagĩrĩrio tondũ mena maũgĩ maingĩ, na tũgathikĩrĩria maũndũ macio nĩgetha tũmabuate, tondũ harĩa tũrorete hena ũgwati mũno. Nĩtũbatiĩ rĩu tũkorwo na ũgĩ mũnene mũno, tũbatiĩ tũmathikĩrĩrie magĩtũtara, na magetagwo kaingĩ na kaingĩ makaragĩria andũ aya anini nĩgetha magĩe na ũmeyo, nĩgetha matigakĩgwe magerio-inĩ tondũ kwĩna mogwati-inĩ maĩngĩ, nĩmabatiĩ gũthikĩrĩrio, na maheo gĩtĩo na makorwo kamũhari-inĩ ka mbere.